Kororoninwek ko choton imuche kobotindet konyorunen kelchin kotoldoleiwek cheikoito serikali yoon kokochi icheket en beit nemii ngweny, yon kobos serikalit olietab kotoldoleiwek, niton ko kararan mising amun ikochin kobotik kokilke en boishenywan ak konyorchike tukuk chemokyinge, ko kora kororoninwek chekonuu kobotik komuche konyorchike biik tukuk chekiome.

Yekeichop paspot konyolu iwee elee kikoitoen paspot asikobit inai ngo kochobok alaan irutechi eletononchin ngalechoton chebo paspotsikobit inyorchike imaningung anan kot ko komii kiit nekemoche ketoretin akobo paspot inoton, niton imuche iwee ak iororu anan iteb akobo paspot ingung kotienge elekmoktoi, iwendi ofisishek chebo chechobe paspot.

En ngalekab mungaret ko yoon imoche chito inam mungaret anan ichob mungaret akee en countit nengung konyolu inyorchike barwet noton neboru kolee itinye chomchinet noton nebo iyai mungaret en elekemoe inamen mungaret, niton kotoretin isib ngotutik kouu elemokto serikalit anan kou elekimokto en countit nengunget.

En kokwet nenyunet ko elongende Nairobi ko noton ko taonit neoo ak ko yoton komiten eleburen kandointet nebo emet ak elee kinyorchin tukuk chechang cheuu kasit okot yeimoche iwee chito elekikitekta, kikitech korik che echen ak ko kora ko kirakas otindenik kelee kii en keny ko kitomo koet lakini en kosorwek chebo inguni ko kikoet ak ko kararanit, kora ko yoton elenyorchini eleburen kondoik.

En kiit nekkirayai akobo etunetab boishonikab kiprutoinik en kokwet ko kirotonon ak amwai kondointet olenchi asikobit konam ko kararanit rutoet nerutote kiprutoinik konyolu kechop oratinwek ko kararanekitun, niton kotoreti kiprutoinik komotkonyorchike nyosut aketukul ak konyolu kosib nderebaek ngotutik chebo oreet yemokomutote kiprutoinik.

Tukoshekab AI ko koker kolee kanam boishet nekararan en ngalekab AI, niton ko kiim mising amun yekokechob kouniton ko kimuche kechut muswoknotetab kasari en chokyinet ak itur kiit nemokyinike kouu imuche ichut simoit ak ongalal ak AI nemii yoton nengololun indingololchi niton ko kiit nekiyai tukoshekab AI.

Eletoretito librarishek mashinishek en somanet nebo kasarta nekoi ko noton korib kitabushek en kororonindo kenai kelee ataa kitabushek chekikinde mashinishek anan chekikinde librari ak kinde kelee ataa tukuk chemii yoton, koboto kora imuche kouu kompyutaishek choton ko mashinishek chekiboishen en ngalekab koribotin en yoton asikobit kekeren kiit netesetai en oriit yoton.

Eletoretitoi mashinishek librari ko noton koker kolee miten mashinishek komnye komatwa kii aketukul en librari inoton kiit nekararan kot mising ko kimuch kesir biik kotononchi librarishek ak koker kolee biik chesomoni en librari koboishen mashinishek en elekimokto amat kowechowech anan koyaen kiit nemo noton, niton kotoreti somanet kot mising.

En kenyishek chemi taai ko kiit nemuch koyai biik anan kwonyik chemii technology konoton ko kokimit muswoknotetab kasari kobois, noton ko kere kolee kakinam kechob kiit aketukul neyoe kasit koik roisi en kiit nemoche koyai chito, kouu ingunon imuche kocher AI neimuche kotoret biik tukul en emet konyorchike kiit nemokyinge.

Kiit neyoe muswoknotetab kasari en somanet konoton konyumnyume somanet amun kikobit ngalalet noton neimuch ingololchi kouu ingunon simoit yoon kemoche iteben kiit anan kiit nekemoche kowolun noton AI nemii simoit ko keteben akobo somanet anan tebutik choton chekobo somanet kowolun, ko bukuishek konyolu isoman iwee icheru kitabut ak isoman, koniton komoroisi kouu nebo muswoknotetab kasari, kararan nebo muswoknotet.

En somanetab kiboitinik chelelach ko noton toretet anan komonutiet en somanet komuche koneetak icheket ak koib wolutiet nekararan en biik amun noton kokere kekere kelee elekakosoman anan somanet noton nekonyor kobokomonut mising neimuche konyo konet biik tukuk cheterter akobo somanet, niton ko kararan kot mising somanet nebo bichuton anan kiboitinik chelelach.

Eleyoito boishenywan equity akobo ribsetab rabishek ko noton ko kararan boishenywan eleribto rabishek nemoyonchin chitukul komonyorchike icheket tukuk chenyolu kotinye chito, kiit neyoe equity komoche kipandet ak kartasit noton nebo KRA sikobit kokochi biik rabishek anan kipsomaninik kora, niton koyoe koribok rabishekab chito.

Kiit noboishen soiti en libonishet ak ko oreet noton ne kararan ko noton libanet kobun simoit, amunee sikai oboishen simoit ko ngamun nyumnyum inoniton en ribsetab rabishek, monoe chito anan okot ingot komiten chorik komonoe kototinye rabishek ngamun imuche awuny rabishek en simoit oriit yemonoe kolee mii anoo kotoreton noton komokiibenon.

Ortinwek elekiboishoitoi rabishek en emetab Kenya ko noton ko koboishen emet noton nebo enya rabishek kotechen kouu ingunon boishonik chebo atkai tukul chenyolu keyai kou ketech oratinwek ak kora kinde kelee konyorchike chemungarainik kiit nemokyinge en siroshek, ketekyi siroshek cheimuch kwoldoishen, noton okoikoe olee boishoniton ko kararan mising koboishen serikalit rabishek komnye.

Kiit netai yoon imoche iyaat konoretab chepkondok en emet noton nebo Kenya ko noton nyolu itinye kibandet ak nebo oeng ko kartasit noton nebo KRA asikobit kenai kelee ko ichito noton nebo emetab Kenya ak ko kikere kelee ii ngoo inyendet sikobit keyotun konorengung, choton kemoche sikobit kenain komnye, ko tuku chondon chekemoche yoon imoche ikonor anan iyaat.

Kiit nekimokyinge asikobit iyaat konoretab chepkondok en emet noton nebo Kenya konoton ko kipandet ak KRA kartasit noton nebo KRA, chuton koboru kolee inyee ko ingoo, imuche konai biik anan elekemoche iyaten konorengung konain komnye kobun tukuchoton asii yoon imoche kitiok iororu ilee anee ko onii kechut keswaa en muswoknotetab kasari anan mashinishek.

Oreet noboishen olibonen bilishek ko noton nekararan kot mising nebo libanet kobun simoit nenyunet ne oboishen mpesa alibonishen si ko nyumnyumwan libanetab rabishek chebo bilishek, kora ko simoit ko kikoyai kiit kochokyi ne melelen tot ibeet rabishek chemuche ilibanen bilishek chekuket, niton ko kararan simoit.

Kikotoreton simoit en ribsetab rabishek chechuket amun en simoit nenyun komiten oletot akonorte chepkondokyuk kobur komoboishen noton ondoi simoit orit nebo mpesa anan ko konorwet aketukul nemii simoinyun kouu mshwari anan ko KCB, noton kotoreton kokonorwon chepkondokyuk anan kora indonde simoinyun rabishek komakai konai chii amun mongen siri chechuk chekiyotenkonorwenyun.